Ngalale anyun ripsetabke nebo lagok che mengechen ko cham ko korom anyun mising amu cham inyoru sigik che chang kotangoisot anda kochensansot lagok komakirib ko much anyun komong kiy ne korom anan ko ya ago piitanyun sigoumisan lagochuto mengech.

Eng kenyisiek che chang anyun mising ko kikeker biik chebo kapchi che kikotepso kapisa agoi koek biik che oen agoi koyosekitun amu ichek ko ki biik che rube anyun Bukuit ne tilil ago yuto anyun ngirup chito Bukuit inyoru otekisigei mising osotiot ak manungotiot ago yutok koribaksei anyun kapchi.

Kigere anyun biiko che mito kobangani lainda ago yuto anyun eng kabwatet nenyu anne ko bichu kabwa agere ko biiko chebo benkisiek chrterter cheu Equity anan ko Cooprative. Sasabichu komi korigistoni biik asigoik membaek.

Yuto yu anyun ko kigere kurupit nebo biik anyun ne kigochut Equity. Ago anyun bo kamanut mising itinye kurupit eng benkit anan ko kurupit agetugul amu inyoru agot anyun kokafanin eng tugun chechang. Kora ko much kogonin ngalekab dividends

Cham anyun ko yo agase logoiwek chebo emet atoni anyun telvision, kocham atopeni nebo Citizen ago biik che naatin mising ago cham achome mising ko age ne cham keguren Ben Kirui age keguren Stephen Letoo ago mito ne keguren Achieng Auma.

Chichi anyun kikure prince Indah ko bunu anyun olin bo kaplem ole kikure Kisumu ko anyun inendet ko nayat mising' eng' ng'alekab ityenwokik ako kichamat anyun eng' tienwokik chi cheterter

Cham anyun asichut chi kavaisiek alak tugul chebo biik, cheu Madison, kocham anyun ko magatin tuguk aengu mising chongen anne. Cham ko kiy nemagat mising ko kibandit ak nambetab simeng'ung. Koanyun ko keikoite chu keroo anyun ak kenai kora kasit ne yoe konito kotareti icheget yo kapit kiy age tugul kongen kole imuch, iyoe kasi nee?

Koroi anyun kigere eng pichainito ni ko kitandet necham korue anyun chepyosok chebwone nyegetangchi lagok tuk che kotepto eng moengwai. Ko anyun eng tuk che kagerchi anne mapitat mising koroi eng kokwenyu amu cham kikweny moet sigiton lakwet ko cham kobendi chepyosok agoi taonit ne legite ago mamito kokwenyo.

Eng anyun ngaab ko kimengech ko kigekas anyun ngalek che mwoe biik agobo siget. Kora komwoe anyun kole lakwet yotomo kesich koma kararan keam maaik ago nito anyun ko lembech. Kararan mising kwam mamait maaik nito anyun kokoin lakwet nemi moet koet komie.

Yuto yu anyun keger anyun kong'alali, President nebo emetab Kenya. Ko ibwotwon anyun atkinye kenyitab elepu oeng ak tiptem ko yuto anyun ko kimi koroito kibo corona virus ago yuto ko kinyaljin anyun kongalalji biik President ak komwach anyun agobo ripsetabkei ago kipitat anyun kong'alal kila wigit asigonai biik tukcheteptitoi anyun.

Kogager anyun biik che mito korwoisot eng kiwanjet ko kiy ne ibwotwon anyun ko lambatet nekimi Berlin nekikitobeni anyun eng telefishonit ak kikikose eng redioit. Ko yutok kokimuch anyun keroo kipchoge kolabati ago yuto anyun ko kikiboiboichi mising ago kiwinen ak koip mindilet konyo kaa.

Tuguchu kakibaruech eng yuto yu ko manyalunot mising eng kokwenyo amu takomining sipitalit ko anyun cham kenyoru eng sipitalisiek che eechen ago cham keboisie anyun ketapene ngalekab korotik ko kalany ana ko karek kora.

Kiy anyun nebo kamanut mising eng yuto yu kongalalet nito ni kimwae kele nyichigil chito bortongung. Kocham anyun konyichigili borto kogait arawek lo anan ko kila kenyit. Ko nito kotareti chi anyun konai agotatkotinye korot agetugul sigenya.

Chuto chu anyun ko amitwogik chebo kasari chegichobe anyun ak kende sanit kotinye anyun amitwog tugul che nyolchin borto. Koanyun iame asubuhi kogenget chito asinyoru anyun nguput ne imuchi komutin agoi koit sait age nekiamisie kora.

Biichu anyun kigere eng pichainitoni ko somaliek ago anyun biichu kotinye boisiet ne oo mising ago kikonaakis icheget mising en emenyon nebo Kenya amu mungarengwai. Ago kikoyat anyun mungaresiek eng emenyo eng olotugul ago icheget kogunu anyun tuguk eng beit nemi ing'wony.

Yatet anyun nebo soget ak aldaisiet anyun nebo kwoonik ko kiy anyun nebo kamanut mising ago boisioni ko kararan amu nito kokakiyat anyun komokoik kesir anyun neranik che chang konyokoyai kasisiechuto ago yutok kenyoru biik che kandoik eng betusiek che bwanei amu neranichuto koyae kasit ago makinyoru koyae makosaisiek che chang.

Mat anyun ne kigere keboisien kechobe amitwogik kobo keny nito nekiboisien kwenik. En kasari ko rani anyun komito anyun ne keguren jiko poa neboisien makaayek che tuten mising ago kora komito nekekuren kasit. Ko kasit anyun kindeni ewait orit asilal anyun ak kochobun amitwogik.

Cham anyun biasik ko koibolu en mbaret ko sichob ko Cham keuni korok asi inemu kimindonik Che kanam ko kokoinemu iwai anyun ak konget anyun Kityo Ole keaome ak itilatil kobun Che mengech asi inde mat ak bek ak iyoo ak koruryo ak ii karangan anyun

Chichi anyun bo pikipikit ko kanyo yutok yu any sinyekechopchi anyun toerit ak kindenochi ewait. Ko anyun cham komi tiramit netinye ewait nito kocham keboisie mashinit sikopir anyun ewait nito ak kinde taerit nebo pikipikit anyun.

Kigere anyun chichi miten sipitali korue ago kalal anyun eut kobechi bek go ako chichi anyun komoche kanyaiset en chokyinet amun kokailal chito ago makinyain en chokyinet ibotoni chito ako Imuch imei

Sigik anyun tugul Che rertos lagok kocham anyun kokararan anyun mising kemetochi lakwani nito mining kochuchun kinet agoi kobek arawechuto lo ko anyun en arawechuto ko Makat mama initon komat kogochi amitwogik alak tugul lakwani kararan kochuchun ak konyor Kityo Chekab kamet inegen agoi kotar arawek lo sikikochi amitwogik alak

Cham anyun asitar chito kamutietab gei eng sobungung chito. Ko kiy nekararan mising ko arorutik chesube eng watalam chekonin anyun oratunwek cheboisien ak cherube asikirindaenge komaimin ngalek che chang.

Nitok nianyun kigere eng yu kocham keguren mugogoteni ako cham annyun keboisien mising biik yo mito taonisiek komache koip mosigisiek kopa olelegit kocham anyun atindotin che kiagas kocham kemwoe kele asigo ibun anyun chichi mosiget kocham koyachin ropinik che chang mising.

Kokoker anyun taget ab bek kepongoni lainda ko ibwotwon anyun kenyisiek Che itei taman Che kigosirto Che konyolchin anyun Kebe achek agoi ainet si nyo Kebe ko yutok anyun ye kikibendi kichang mising asingebwa kebironu logoi agoi keitun gaa

Kokoker anyun pichainichu bo bichu Katebso ngwony aeng anyun kekuren mark lesin ak Anita ko ki anyun abwati mising chichi kikuren mark ko anyun inendet ko tinye ngecheret neo mising en benkit neo nebo central bank nebo Kenya

Kigere anyun pichait nebo lakwani ibei amitwog koipchini kugoit kocham anyun eng kaa eng kokwenyo achek kocham ko kakoit kugoo anan ko papa nebo kot. Ko cham anyun koipchini chepto amitwog agoi mesenyi asikwamis.

Nekikere anyun eng pichait nitokni ko machinishek checham keboishen chekiune korotik eng piko chetinye koimutiet eng soromok kocham anyun komito sipitalishek cheechen mising Ako manyolunot eng kokwenyo amu tokomining hospitalit

Ko anyun yo imoche chi asichop anyun amitwog che anyinyen ko kogakolal mat anyun ago kainde mwita kolal ikarangan anyun kitunguik agoi korurio asinde nyanyek. Koigarangan ak anyun inde amitwok chegemoche ichop asikwanyinyegitu.

Eng anyun ko karoo anne pichaini ak yukigisir anyun Chora ko kiy nepwotwon yuto yu ko boisiet ne konu anyun biichuto kou eng oratinwek che igonori rapisiekuk ak iyai anyun kopwa eng chongindo ago nitok ko kora komuch kogonin chepkondok eng oret ne kisomei nekiguren loan.

Yutoyu anyun ko sipitalit neo Ako Yu kukapit anyun mnyondo nekorom mising nenyoljin piko ekopoishe tukuk chekerendoikei asimanam mnywandwonik chutok cham anyun kolochi tugun cheu kilasishek akolachkei akoi keunek sindanam chichito mnyani komanam mnyondo

Ni igere anyun en pichaini ko kiberitit ko yon kiboisien kiberitit en ortinwek Che Chang en kokwet ko anyun kit nebo tai mising ko Cham keboisien en gaa kilolen maat asi kechoben amitwogik kora kocham konyo kilolen timdo en mbaret asi kebel chapuk asi kegolse

Ko kager anyun koroi kakibarwech eng pichait ko kiy necham angen ko kinden lagok che mengechen che kakisich ago mamuchi kobusio anan ngo tinyei anyun shidesiek alak kocham anyun keguree yuto nasarit kocham kimutu yuto asigerip agoi konyo borta ko kararanit.

Koroi kakiker anyun eng yuto yu ko tochit. Ko anyun kigotoretech eng betusiek che chang mising amu cham agot ko kemoi komami arawet agomakigere kocham keboisien tochit kikwengdoe asigetembean oratinwek ago kora ko cham eng kaa komami sitima kocham keboisie tochisiechuto kikwengdoe.

Cham anyun eng kokwenyu agere biik chengeringen mising kobendi agot sipitalisiek anan kobendi kokasta kemwochi agobo siget. Ko anyun kiy ne cham agere ago ne korom mising eng yu ko ribetab lagok eng ngalekab amisiet ak kalaget. Konito anyun ko cham koibu ngalekab chepkondok amu biik chechang ko motinyei ropinik che imuch koriben lagokwai.

Anyun Cham anyun ko kakiba barabara ak keibot anyun benderaisiek Che Iboru anyun ngalek ab akilisiek ko ki nebo kamanut mising amun niton koboru ako Imuch koityi bik Che Chang mising en oratinwek Che Imuch asi menyoru kaimutik Che Chang ako haribunoni akilit

Cham anyun kobo kamanut koka kichob anyun Ole kiunen eunek en kapchoisiek akot en dukosiek ko Kararan amun niton ko kakiun eunek komonome bik korotwek amun ki tektoege korotwek Che Chang

Rutet anyun nebo tiongik cheu sesenik anan ko pusinik ko ki ne kararan anyun mising amun korotwek cheibu anyun tiongichuto kokasusin kochang ako rabinik Che Chang Che much ilipan kokasusin seset ako tomo kerut ko Kararan kerut anyun mising